Mae en ong'er. Ong'er en lee maketho cham, chiemo mek ji kendo, ng'enyne , en lee machamo oduma. Ong'er bende en lee manyalo thago nyithindo ka owe e dala nikech en lee ma ohero theko. Bende ong'er wanyalo yude e game park kata kar kano lee gi dholuo. Kanyo en kama ong'er ikane mar mondo omi ji obi mondo onene kendo ichulo pesa ka idwa mondo onene. Ong'er bende en lee ma ng'enyne ochamoga mana oduma, kata onyalo ketho ogandani , kata onyalo chamo rabolo ma ipidho e puodho. Ong'er bende en lee ma bungu kendo anyalo luonge gi English ni wild animal. Ong'er bende en gima nigi pesa nikech ka okane kar kano lee to omiyo jokano lee go pesa mang'eny ahinya.